Kore ana bae naa netipat te nkopang' amu, kore tenkopang' naa keramati swum etii abaki ngokon, naaitodua ana naa ndaa ee swum, ndaa ee ngokon nachori ngokon era nkunini nshichin ee ngokon, tanaa sii abaki era sapuki.

Kore tenenyikuu nshan neng'asuni hatur lshambai, nepikii tulung'umi leesium ketumia ninche tulung'umi tanaa mbolea noshii nanyang'u kulie tung'ana, noturi lshambaa todua peidep shan atasha noturi udot nepiki maragweni kore payie ekonyi abulu peneu nokurokini ,kokurokini katitin kumook potum atubulo aitobiraki nemeidin'gi atoki ninche tokopang' meding meding maragweni tokopang keataa mpaashi naimi nkejek eeh tung'ana amuu tunganaa lokuroki maragweni tokop.

Keasicho safaricom oleng, keata lkazin kumuo oleng, oo saidiarisho telocho lang, indim airoro oo ltung'ane lemetaana netii aimaa ake lokini aini likincho ninje, irau abaki message niyelou ajo, niyelou seriani ee ltung'ane, intai abaki shilingini te nyia naji mpesa naa ne safaricom ake, indim abaki nimbung' ltung'ana teneri ltung'ne, indim nimbing' ltung'ane lotara ninye tanaa sii ltung'ane lemusho loirorie ninye, tanaa sii messagi ake nkule kumo, aimu nyia safaricom, keisaidiarisho safaricom oleng.

Kore tankarakee ATM naitumiarii tenenia kioskii naa keikuni ltungana loigerii talkazii aakore shaake ngaz lazima peigerii ltungani loitalakisho silinkini naa itodua paaku iata inia self service kiosk naitumia ATM naa mintokii aisumpuayaa koon aiger ltungani oibung silinkini amu kolotu ake ltungani Kore peidip atarapu ntokitin neremokii inia kaad nalak itodua otokii keikini nkataa naitumiari elakitai eibungutai mpaka noshi neidipi laini mpaka nindipdip atalak pooki nelelekuu abaki te nghojitin nenapii shi shilinginii telbenia loshii naa eitai amu inap ake inia kaad meitoki abaki nayoloo tanaa keitoki natii tanaa meitoki natii yie akee apeny koon eyoloo anaa koon

Kore kcb naa keishooyo silen toltung'ana loigeroo sirkali keishooyo abaki silen tenkera natii sukuuli keisho sii sile ltung'ana loyeu nang'asu biasharani sapuki tanaa abaki lolo aas biasharani kuninii keishoyo sii abaki silen nang'asunyeki sukuuli tanaa nkanisani tanaa abaki sipitalinii nenia taa silen naishooyo kcb.